Mesenteric jebutyin chaik bakebutyin chai yon yon kibutee chaij oljarkaka kebiren tyongik yon kibutee chaik ak kebiren tuguk chechang chemi jachaik chechang nia nia.

Komonutikab komonutyetab agenge en tetutyet nebo tuche bik en miendap borto kimuche ketoret bik chemoimuchegee, nebo oeng komuche kekonob bik chemii ngweny, nebo somok kimuche ketes pandap tai en kokwet. Nebo angwan ko nebo angwan kimuche kium tukuk chetoreti bik en kokwet ak ak keger kele nee neweche miendap kokwet.

Ele woldoi rabinik benkit neo Kenya keker kamanutyet ab rabishek ab emet ake akityo kiyomo ak nebo Kenya asikeker kele ainon newoo en iko asikikochi kamanutyenyi ake en ngalek ab mungaret kewole asirut chebo emet ake kotien kei ii uitap rabinik en emet ake.